Ore kira irmwalimuni naa keetae inkera impukunot naapashpasha . Amu eetae enkerai naibung enkisuma asioki , neetae enkerai nai nikindim atejo kejo aitanyamalisho kidogo loshi tunganak loji kegol lukuny. Kake mme nchere kegol lukunya kake ekeyieu musimamo ashu naji enkitashekinoto nadede peyie etumoki ninye aikaja , atijinga ena lengo natii nkulie. Ore nai tenelotu entoiwuoi sukuul ikilikwanu enkerai enye, arake siatin enkerai enye vile nagira aendelea , amu ore ena toiwuoi elakita ropiyiani naa keyieu sininye nening enkerai enye ajo kaji egira aikunari te sukuul . Naa indim naji aitukuja entoiwuoi ajoki ore ena kerai ,enchoo ake enkolong pookin nashuko nyumbani arashu nai naikieni sukuul , nguraki mbukui fulani meshomo aisum. NImipuopuo aisho inkera isiatin sapukin nai naidim nerikino esiai enkisuma , pemeaku te sukuul ake isuma enkerai , ore pelo nyumbani, nelo entoiwuoi aituraa enkerai . Nitukuj si nai entoiwuoi tenelotu ajoki enyokita enkerai enye te sukuul naa kishaakino ake paa tenelo ny.

Ee kesipa nchere enyorr apa irmaasai intokiting' naitobiruni tee sarng'ab oree iyok kibulu kira inkera neitu iyook kiponu aadol empukunoto nitu kudol naayi kake oree iyook peekinteru aabulu nikibulu iyok eetae apa ake ina siai naitobirunyeki intokiting' oo sarng'abin niking'amu siiyok ilo kuak kirepa idol ake inkayiok nayii eponu neboita nejo maitobiru iloing'ok amairiki ilong'ok lang' ata ninye kuna saanini ashuu nayii imotiok naasishore intoiwo too nkajijik naa isarng'abin eitobirunyeki kake egira lelo kwakii aibelekenya ashuu oree nayii iyook tanakata tenaijo nayii aitayunyie mfano ang' peekiponu town nekibelekenyate amuu itu kiingil adol inyoo ilo kuak etaa naa inkulie tokiting' eitobirishoreki kakee eton akee eetae inyo eton ake egirai aar ina siai oo sarng'abin idol ake inksampunini naitumia isarng'abin aitayunyie ntokiting' naayierishoreki neeku kesipa.